Gũĩthamba magũrũ mbere ya gũkoma nĩ ũndũ mwega, tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩruta gĩko kĩrĩa wauma nakĩo nakũũ nja, na nĩ ũrehaga ũtheru ũrĩrĩ-inĩ waku, nĩ tondũ ũrĩrĩ waku ndũkoragwa na rũkũngũ kana gĩko. Ningĩ gũĩthamba magũrũ mbere ya gũkoma nĩũndũ mwega, tondũ nĩ ũkoragwa ũkĩnogora magũrũ.